Namba achiel, oduaro beto. Kosebet puodho, to ikawo to yugigo ichoko, to iwito kaeto ipuro. Bang' puro ma puodho olokne lowo ma mapiny obiro malo, kae tiweye to lowogo tore, kata inyalo buse mondo mi lowo otore. Sama lowo osetore to obedo maber, kaeto ineno ni lowo kose torete epuodho, kaeto iyudo kinde mar mondo mi ikuny buche. Kosekuny buche te epuodho, kaeto ikawo gik moko kaka manyiwa to iketo ebur ka bur mane osekuny e puodho te. Iketo manyiwa to ikawo to iumo gi lowo eka iketo gino midwaro pidhi, kata kodhi ma idwaro pidhi. To kapo ni en kodhi ma kaka mar gino ma idwaro ni mondo mi oket opidh thenge eka mondo mi okaw to kel e puodho kaka nyithindgi mosedongo. To mano, To ikuongo ipidho e thenge kaeto ikele to ipidhe ebur. To ka en kodhi, to en aena gima ipidho e bugono. Kosepidhe, to odongo. Sama ose ti to idoye mondo buya kik kethe. Kata inyalo gone yath mondo odong maber.

Ahero tijni. Namba achiel, mae en tich ma kosekaw kendo ogol michele e puodho to en gino ma ikworo ma los maber kose chungi to ikawe kendo ikete e gunia. Kosekete e gunde to iuse, namba achiel okelo pesa. Kouse to pesano nyalo konyi mondo mi ilo dijeni kaka chulo ne nyathi kata pesa mar sikul, kendo pesano inyalo chul kata e osiptal kendo pesano inyalo tigo eloyo gigo man e ot. Namba ariyo, en ni kokalo kuom tijni, ng'ato yudo kinde mar mondo mi oyud chiemo. Ma en chiemo ma kokawe motede to inyalo chame kaka kuon. Bende inyalo chame. nikech okelo gik moko e del magin ngufu, okelo ngufu edel. To bende kitiyo kode kaka chiemo to inyalo ti kode kata gi chiemo mamoko kaka ring'o, rech kata gigo mamoko. Wach namba ariyo, en ni bende tijni ka ong'iye maber to en tijno mitiyo ei pi. Kitiyo e pi, gimoro kaka chwe nyalo kayi ei pi. Mano bende nyalo miyo akos here nimar odwaro bende rito winy to saa bende okawo mang'eny mondo ibed e puodho.

Namba achiel en ni ng'ato nyaka many fururu. Fururu ma ikawo kendo kiseyudo to ichako imanyo kama pi idwa gole. Eka imanyo blada moro to inyalo tweyo godo mar mondo mi ikete ei pi kanyo kaka gimoro kaka tangi mikete pi, to kisechuoyo e dhoge to itweyo gi blada mondo mi kik owuogi kokalo kuom teko mar pi mawuok e tangi. Wach moro en ni nyaka ng'ato oyud kinde mondo mi olos puothe maber, kata kama odwaro mondo mi oket pino. Ka ka en kamoro ma en ma ipidhe gimoro kendo ipidho gi sidienje sidienje, to imanyo kaka iloso puodhono ma iching maber mipidhe gino monego olne pi. Koro paip kelo pi to ineno ni pi ok iketo mang'eny madiwang' gino misepidho. Bende pi ok odhi matin madimi gigo mipidho moko kos mar mondo mi giyud pi. Wach moro en ni saa asaya miloso gigo ma mondo mi gibet kikundi ka kikundi miseketogie mar mondo mi kata tieng' ka tieng' miseketogie mondo mi ipidhe gino midwaro ni mondo mi oti en ni nyaka iket malong'o ni iketogi kanyo nyaka ndalo moromo kodgi.

Number achiel en fururu, fururu itiyogodo mar mondo mi oywa godo pi kama bor nyaka kumoro machielo, fururu en gino ma kosetudi kowuok kuom kumoro achiel to pi yudo kinde mar mondo mi oringi' maokni kuonde moko nyalo yudo kinde mar koso pi, bende to sami itiyokode to kata kuonde moko ma gin ongoro yudo kinde mar mondo oyud pi kata mar motho kata mitiyogo e puotho mar mondo mi chamgi kik tho kata mondo kik chamgi wang' e puotho. Wach number ariyo mondo mi paibno oket e lowo en ni fududuno nyaka kunyne, koro wach manitiere ni kwer kata rapur konyo kendo kelo mor e yorno kata en gino mitiyigodo kunyo lowo kuma fududuno ringe mar mondo mi ochop kumachielo mar kotikode to okunyo matut kendo itiyo kode eloro gino kata loro matieni ikawo kode kendo ihikogodo fududuno ma nga'to ok nyal chopo mondo omi okethi. Wach number ariyo en fururu maduong' ma itiyogodo mar mondo mi oriw fududu matindogi kata mag pi gi kuom kinde moro machuok.

Namba achiel, ne atiyo gi pesa mang'eny mar mondo mi ayud kidienje ka kidienje mag diek mar mondo mi akaw kendo adhi apidhi. Namba ariyo, achako atiyo gi omenda mang'eny mar mondo mi alos kulno kama ginindoe ma en kinde ka kinde mar mondo mi ayud godo kata kaka akete malach mar ni ka nambagi omedore to nyaka yar kanyo ma gininde newach ok ni gidire mar mondo mi gihinyre kata gibed matuo kata mar mondo mi githo. Wach moro en ni mondo mi iyud kinde mar kwayogi nyaka imany lum moro maduong' maok ni giyudo kinde mar mondo mi kik giketh chamb, chamb ng'ato kata gigo ma ng'ato osepidho e puothe mak mana ni iketogi e pap kama ginyalo chiemo kendo kikwayogi to iketogi kamoro achiel. Wach namba ang'wen, en ni sama kikwayogo to moko nyalo dwaro mondo mi oring koni moko be koni kendo mano nyalo miyo ilal moko. Koro gin gigo machendo koro gima duong' en ni nyaka ing'iye malong'o ka gin ema iketo pachi kuomgi mar mondo mi gichieng' nyaka idog kodgi te pacho miwach ni adiera gidonjo e abila kendo giduogo kar rombgi gitee.

Dondo alot kendo ng'ado mar mondo mi ilose malong'o en gino makete obedo chiemo. Ka en chiemo, en chiemo to namba achiel, othiedho adhonde nimar kiyudo alot midondo maber, mikawe michame, to alode nyadimang'eny konyo dendwa e goruok gi tuoche kendo ka inyalo bedo gi adhola, to kokalo kuom alode mang'eny michamo kata mitiyo godo, yudo kinde mar mondo mi othiedh adhondego. Wach namba ariyo, kokalo kuom loso alodego mondo mi obed chiemo, kata iyudo kinde mar mondo mi iyud teko nimar saa asaya miwinjo ka in gi midenyo, to imanyo kinde mondo mi iyud gino michamo kendo iketo eiyi. Nimar kisekete eiyi to iyudo kinde mar mondo mi iyue, mondo teko obi minyalo yudo kinde mar mondo mi itim go gino machielo kata iyud kinde mar mondo mi ichak manyo kaka inyalo rieri eyoreni kendo iyud kaka iloyo tijeni mano matekie moloyo. Wach namba adek, en ni kokalo kuom alodegi, ginyalo bedo chiemb kokalo kuom bedo chiemb dhano, ginyalo bedo chiemb gigo ma moko kaka anguro, niwach kose chuakgi to inyalo migi kata anguro machamgi kendo lonegi kech moloyo.

Namba achiel, oduma en gino mipidho kendo kosepidhe ma otwi tidoye, makosedoye mowire, moyud kinde mar mondo mi otwi maber moloyo, mano yudo ka ose iko nyithindo, to odongo mochiegi. Eka ikawe to Kosechiek to ikawe ma kaye, igole e puodho. Tok gole e puodho to en gino makoseridh mogol e puodho mokel pacho, to imoye mos mos. Oduma en gino ma kosemo maber, totwo, kosetwo to ikete e ogund ni mopogore opogore kaeto igolo matin matin to isuso. Sa misuse, to isuse maber kose suse maber, to oyudo kinde mar mondo mi koro moye mose susgo tee mondo mi otwo. Kosetwo to en gino mikworo mos mos, kosekwore mondo lit lito mare odhiyo, to obedo ni koro oyot kendo osetwo maber maok onyal bedo ni ok nyal rege. Koro inyalo rege ekinde mosetwo to inyalo buke gi gimoro kaka buru kata chieth dhiang' mar mondo kik thuth kethe kaeto isoye e ogunia kaeto ikane.